Andũ ethĩ Kenya matikinyĩire ũtũro wa ũrĩmi. O mũno mũno mendaga kũruta wĩra wa biacara na mawĩra ma wabici. Mangĩgeria gũkinyĩra ũtũro wa ũrĩmi no mahote kũguna bũrũri ũyũ, na kũmenya bũrũri ũyũ ndũkaga irio na gũkũria bũrũri ũyũ kĩbiacara na kĩmbeca.

Niĩ ndĩta mũrĩmi kĩrĩa kĩngĩkinyanĩria matanya na cioneki ciakwa nĩ thirikari ĩngĩhota kũgũithia mbei cia bataraica na mbegũ. Nĩ getha ndĩ ta mũrĩmi ngahota kũgũra indo icio ciatrĩ na goro mũno. Ningĩ no ngenerere mũno thirikari ĩngĩtwethera thoko ya kwendia indo citũ, nĩ getha ona ndarĩma nĩ njũĩ ndĩna thoko ya gũtwara indo ciakwa.

Kĩhumo gĩakwa kĩnene kĩa mbeca mũgũnda-inĩ wakwa nĩ waru na mbembe. Ndĩkĩmenyagĩrĩra na kũmenya atĩ nĩndahanda mbegũ iria njega biũ cia mbembe na waru, na nĩndacirĩmĩra wega, na nĩndacihe bataraitha ũrĩa kwagĩrĩire. Ũguo nĩ hotaga kũmenya atĩ nĩndamenyerera kĩhumo gĩakwa kĩnene biũ kĩa mbeca, na nĩndahota kuona mbeca iria njagĩrĩirwo kuona o mwaka ta mũrĩmi.

Gũthikĩrĩria ataramu a maũndũ ma ũrĩmi nĩmandeithagia gũtigĩrĩra mĩtaratara yakwa ya ũrĩmi ĩna ũguni kwa ihinda iraya. Gũthikĩrĩria maũndũ marĩa arĩmi arĩa manguhĩrĩirie marauga ona kuo nĩkũndeithagia mũno.

Tũtege twa drones nĩ tũteithagia kũhũra ndawa kũndũ kũnene, na ningĩ nĩ tũteithagia kũhũthia wĩra wa arĩmi, ona ningĩ nĩ tũteithagia kũnyihia wũitangu wa ndawa cia tũtambi. Koguo arĩmi nĩ magĩrĩirwo manjie gũtũtũmĩra, tondũ nĩ twega.